Karĩthiti gaka karonania indo cingĩkorwo cithiĩte gũtwarwo kũrĩ ũrĩa ũngĩkorwo ũciĩtĩtie. Na rĩu karonania mũigana wa indo irĩa mũndũ akoretwo agĩtia hihi nĩgetha angĩgĩkorwo nĩ marĩhi, agĩkorwo agĩĩtĩkĩra atĩ indo icio nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩciamũkĩra. Na rĩu cironeka nginya rĩtwa rĩa kambuni ĩrĩa kana ĩngĩgĩkorwo nĩyo ĩrehete indo icio. Na rĩu cirakĩonania nginya mũigana wa mbeca irĩa cingĩkorwo nĩcio cirakĩbatarania gũkorwo ikĩrĩhwo. Oho nĩ haronania mũthenya na mweri na mwaka wa indo icio rĩrĩa ciagĩkorwo ikĩrehwo. Na oho nĩ haronania rithiti ĩyo namba ya rithiti ĩyo nĩ namba cigana na mbeca irĩa ingĩgĩkorwo indo icio cikĩendetio mbeca cigana. Na igakĩoneka atĩ nĩ arakĩrwo mũndũ.

Warora haha nĩ ũrona mahũa mathaka. Mahũa mau mekĩrĩtwo mĩkebe-inĩ, na mĩkebe ĩyo nĩ ĩroneka nĩ ya maũndũ matiganĩte, kũrĩ mĩkebe mĩnene, mĩkebe mĩnini. Na mahũa mau wamarora mena rangi wa nyeki. Mahũa mau nĩ mathaka na maroneka nĩ magũthakaria nyũmba na ũngĩgĩbatara rĩ, mũndũ arĩ na no ũcagũre. Ũrakĩenda mũkebe ũrĩa mũnene, ihũa rĩrĩa inini, kana rĩrĩa inene, na rĩu mahũa mau magagĩkorwo marĩ mathaka mũno. Tondũ mĩkebe ĩyo ĩkĩrĩ na rangi mwerũ, na kũrĩ mahũa, mĩkebe ĩrĩa mĩnene ĩna mahũa maraihu, mĩkebe ĩrĩa mĩnini ĩna mahũa makuhĩ. Na nĩ mathaka mũno na nĩ maroneka no mahote kũgemia nyũmba kana harĩa ũngĩ, wabici-inĩ, harĩa ũngĩgĩbatara gũkorwo ũkĩiga mahũa mau. Na nĩ maroneka nĩ mahũa mega mũno.

Warũthĩrĩria haha nĩ ũrona, nĩ igongona, rĩa andũ gũkorwo makĩnengerwo rĩngĩ indo ciao. Warora wega nĩ ta ũrona, ũrĩa ũramũkĩra kĩrĩa aramũkĩra kĩroneka nĩ ta title deed ya mĩgũnda, na nĩ aroneka nĩ mũndũ mũkenũ, kwĩna igongona na igongona rĩũ nĩ igemũ, tondũ warora harĩa nĩ ũrona hena, metha ya harĩa mbere, hena mahũa nĩ igongona igemũ arĩa marahe, mũheani wa iratathi rĩũ nĩ aroneka nĩ mũkenũ, ũrĩa ũrarĩamũkĩra nĩ aroneka nĩ mũkenũ, na rĩũ gũgakĩoneka igongona rĩũ nĩ irĩgĩ, nĩ igĩmũ oma. Na wakĩrora ũgakĩona no igongona rĩnene na harĩ andũ angĩ marĩ haũ thũtha makĩroreire igongona-inĩ rĩũ tondũ nĩ rĩroneka nĩ igongona igemũ. Pause.

Indo ingĩ ingĩhota gũkorwo ikĩhũthĩka ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ nĩ kũrĩ macini ingĩ citagĩrĩria maĩ igũrũ kuma na igũrũ wa mĩmera. Ĩno macini nĩ tondũ ĩraitĩrĩria maĩ gũthiĩ mĩri-inĩ ya mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo. Nĩ kũrĩ macini ingĩ cikoragwo igĩitĩrĩria maĩ kuma naigũrũ, cigakorwo ikĩhurunja maĩ kuma mwena wa na igũrũ. Ningĩ angĩgĩkorwo mĩmera rĩngĩ ti mĩingĩ, mũndũ no ahũthĩre ibũyũ irĩa cikoragwo citũrĩtwo tũmarima, mũndũ agagĩkorwo agĩitĩrĩria maaĩ kũhũthĩra moko make. No ndĩngĩkorwo ĩgĩbatara mĩmera mĩingĩ, ĩo nĩ rĩrĩa mũndũ arĩ na mĩmera ĩtarĩ mĩingĩ, tondũ nĩ ũgũkorwo ũgĩgĩitĩrĩria mĩmera ĩrĩa ĩtarĩ mĩingĩ mũno. No rĩu ĩrĩa ĩngĩ ya gũitĩrĩrĩa maĩ kuma rĩera-inĩ ĩyo nayo ĩrabatara gũkorwo ĩgĩgĩitĩrĩria maĩ mimera-inĩ mĩingĩ, ĩrĩa mũndũ atangĩhota gũkorwo agĩitĩrĩria na moko make.

Warora ũndũ ũyũ ũrona mbica ya andũ atatũ. Nĩ ũrona harĩ erĩ marũgamĩte na harĩ ũmwe ũikarĩte thĩ. Ũrĩa ũikarĩte thĩ aroneka nĩ ciũria arorio, na arĩa maramũria ciũria mena ibuku. Nĩ kuonania nĩ maraihũria ũrĩa ũcio maroria ciũria aramera. Oho nĩ maroneka nĩ makuĩte mũhuko mũnene, na nĩmaroneka rĩngĩ mangĩkorwo rĩngĩ matũmĩtwo kuuma gwĩ thirikari. Oho nĩ maroneka othe mena tũrembeko gũkũ kanua-inĩ na nĩ ta kuonania kwĩna mũrimũ uumĩte, kwĩna kĩngũki na rĩngĩ rĩu nĩ maragĩthiĩ makĩũragia andũ mawoni mao. Kũringana na ũrĩa kũhana nĩ maroneka marĩ kũndũ mĩciĩ-inĩ nĩ kuonania marathiĩ kũmakora kũrĩa marĩ, nĩ gũtũmwo matũmĩtwo mathiĩ makamorie ciũria. Nĩ kuonania kũrĩ ũndũ thirikari ĩrenda kũmenya kuuma kũrĩ andũ arĩa wanaitegemea...

Gũtega gwa thamaki harĩ rũrĩrĩ rwa njaruo gũtiagĩrĩire harĩ atumia, tondũ kũrĩ mathaa atumia matagĩrĩire gũkorwo makĩonekana kũrĩa iria-inĩ thĩiniĩ. Nĩ mũgiro harĩ atumia gũkorwo magĩthiĩ gũtega thamaki kũu iria-inĩ. Atumia wĩra wao nĩ kwendia thamaki icio ciarĩkia kũrehwo kuma iria-inĩ, no kũingĩra kũrĩa iria-inĩ, gũkorwo magĩtega thamaki icio nĩ mũgiro kũringana na na ũndũrĩre wao. Atumia magĩrĩire gũkorwo makĩenderio thamaki icio nĩ ategi a thamaki, magakorwo makĩenderia andũ mwena wa na gũkũ kũrĩa gũtarĩ na maĩ. No kũrĩa iria-inĩ nĩ mũgiro atumia gũkorwo makĩingĩra maĩ-inĩ, gũkorwo magĩtega thamaki kũringana na mĩikarĩre ya andũ a kũrĩa a njaruo.

Tekinoronjĩ, tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩheana mbeca kũrĩ andũ aingĩ tondũ tekinoronjĩ nĩ ĩhotaga gũkinyĩra andũ aingĩ magakorwo makĩamũkĩra ũteithio ũcio wa mbeca. Ningĩ o ho nĩ ĩhotete gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria mũndũ ndagakorwo akĩheyo mbeca maita maingĩ tondũ nĩ haronania rĩtwa rĩaku, koguo ndũngĩcoka gũkĩheo mbeca maita maingĩ. O ũrĩa kũngĩkorwo rĩngĩ gũgĩtũmĩrwo ũhoro wa maratathi, mũndũ no akĩihũria mbeca maita maingĩ maita maingĩ, no tekinoronjĩ ĩteithĩrĩirie gũkorwo andũ makĩihũria o rita rĩngĩ o rĩmwe. Ningĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria gũkorwo kũiga riboti ĩyo yaku, ya riboti ya andũ na ĩgagĩkorwo ĩgagĩtengeria ũhoro wa ũheani wa mbeca. Mũndũ aheagwo mbeca naihenya abatara mbeca nĩ tondũ nĩ tekinoronjĩ ĩrahũthĩrwo....

Mbica ĩno ĩronania andũ erĩ manyitĩte iratathi rĩa kuonania icunjĩ cia mũgũnda. Mĩgũnda ĩyo nĩ ĩroneka kũrĩ ũrĩa ĩgayanĩtio, ĩngĩ ĩna rangi mũtune, ĩngĩ ĩna rangi ũngĩ, na rĩu nĩ haronania o rangi, kũrĩ ũrĩa ĩra, ũrarũgamĩrĩra na nĩ ũronania acio nĩma nĩ thabĩĩ, arĩa makĩhotaga kũruta wĩra ũcio wa gũkorwo makĩruta mawĩra na mwena-inĩ wa mĩgũnda. Maronania ũrĩa icunjĩ icio igayanĩtio mĩena na mĩena, mĩena na mĩena na rĩũ kũroneka kũrĩ ũrĩa mabangĩte igũrũ rĩa mĩgũnda ĩyo, na rĩũ nĩ maroneka haũ kũrĩ ũrĩa mara, marakĩbanga kũringana na mĩgũnda ĩyo ũrĩa ĩhana.

eCitizen nĩ harĩa motungata mothe ma thirikari makoragwo marĩ. Hau nĩho ũgĩbatara ũndũ wothe wa thirikari harĩa ũthiaga, ũgagĩkorwo ũkĩhota kũrĩhĩra ũtungata ũrĩa ũrenda. Na gĩkĩ no kĩo gĩkabũ kĩrĩa gĩothe kĩrĩa mbeca ciothe cia thirikari cithiaga, nĩgetha thirikari ĩgakĩhota gũkorwo ĩkĩhingĩria andũ mabatara mao mwanya mwanya. Haha nĩho mbeca ciothe cia thirikari ithiaga cia motungata makĩria ya magana matatũ marĩa mũndũ angĩgĩkorwo agĩbatara gũkorwo akĩheyo.